ore ena naa enkaji ae abila e kitunguu naa kisidai oleng itorropil endaa naa sidai oleng tentoki itobirr enkoshoke tentoki naji fibre aa ena abila e kitunguu naa sidai oleng amu itorropil endaa neeta orng'usil sidai nesioki sii abulu nemeitumia enkare sapuk.

ore ena naa enkabila olaunoni otuuno indaiki aitushulu kitunguu aa cabbages okuna spinach aa naa ore ena abila eunore naa tolaunoni oti ashua tolaunoni lemeeta emukunta sapuk ninye otuuno enkabila naijo ena ashu entoki naji home garden ninye oshi ejing ena hoo naa teneeta oltung'ani enkare sapuk temukunta naa kidim atuuno aa eika esiana naje neeku re ena naa olaunoni oitushulua endaa arashua entoki naji vegetables aitushulu tenebo aa impuka entoki naijo inkuashen kake ore tenakata ena naa inkitunguuni cabbages o spinach naa eitobirita tenterit napirr oleng ejing'u kuna enerit nemetii osoit ninye naaji idim atijing'unyie.